Wa mbere, ũtaũri nĩ ũrĩ na itemi rĩnene mũno, wa mbere ũtaũri nĩ rwonanagia gĩtĩyo kia rũthiomi rũu. Wa keerĩ nĩ wonanagia gũtaũkĩrwo kana andũ nĩ mahotaga gũtaũkĩrwo kiugo kĩa Ngai na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wa gatatũ nĩ ĩramahotithia kwongerera wĩtĩkio wao thĩiniĩ wa Jesũ.

Ũndũ ũcio wekĩkire na njĩra njega, ndamahũrĩire kũhũthĩra namba ĩmwe-kenda-ĩmwe-kenda, ngĩmahũrĩra ngĩmoria kana no mũhaka, obici ciao cia Nairobi cikoragwo ha. Makĩnjĩra cikoragwo Kenyatta Avenue, Teleposta House, nyũmba ya Telesposta na ndathiĩ hau nĩ ngũhota gũtangĩkĩrwo, okorwo nĩ ID ndĩrenda ona maratathi mangĩ marĩa mendekaga.

Wa mbere ũhũthĩri wa mborea nĩũteithagia tĩĩri kũnyita maĩ, koguo hĩndĩ ĩrĩa kwĩ na kahinda ka, rĩrĩa gũtarĩ na mbura, irio nĩcihotaga o gũkũra na njĩra njega tondũ tĩĩri nĩũkoragwo na maĩ. Wa kerĩ, nĩ njĩra kĩmerera, ndĩrahũthĩra kemiko. Wa gatatũ, nĩĩhonokagia mbeca na njĩra nene, tondũ warora mbolea ĩgũragwo na mbei ya thĩ kũringana na kemiko. Mbolea ũndũ wa kana nĩĩhũthagĩrwo kahinda karaya mũno ĩtegũthũkia tĩĩri, na nĩrũmbũyagia marĩa matũrigicĩirie.

Ũhũthĩri wa QR codes harĩ njĩra ya marĩhi nĩ njĩra ya na ihenya, nĩĩrahota kũhonokia mahinda tondũ, andũ matirahĩtia hihi namba irĩa marekĩra mbeca, marahota o kũigĩrĩra thimũ, maga scan na magatũma mbia. Aah nĩ njĩra hũthũ ũrabatara o thimũ, thimũ yaku ihotithio gũkorwo na ũhoti wa kũhũra mbica. Wa gatatũ, nĩ njĩra ya ũgitĩri, tondũ nĩĩragitĩra gũte mbia kana kandi, ũrabatara o gũkũa thimũ. Ũndũ wa mũico kũhũthĩra njĩra ĩno ya kũrĩha ya QR codes nĩ njĩra ya raithi, marĩhi mena raithi ũkĩhũthĩra njĩra ĩno.

Huduma self service Kiosk ATM, nĩ njĩra ya kĩrĩu ĩrĩa ĩrahotithia andũ kũgĩa na motungata ma gĩ thirikari mategũbatara gũkinya ndeciki-inĩ ĩrĩa ĩna mũndũ. O enyewe makahota gwĩtungata makinya nyũmba ici cia huduma, koguo wambere nĩ ĩrahotithia andũ kũihũria maratathi, na motungata ta kũihũria maratathi na hihi mageka marĩhi mao. Ũndũ wa mbere nĩ ĩrateithia kũhonokia mathaa, tondũ andũ matiratinda magĩbanga raini, nĩgetha kuona mũndũ ũmwe, koguo nĩ marahota, mathiaga makaheo karatathi, gatigiti, mageterera metwo, makaihũria maratathi mau, makahota gũtungatwo na njĩra njega. Wakeerĩ nĩ ĩranyihia wũingĩ wa andũ, na ũndũ wa mũico, nĩ ĩrateithia andũ kũgĩa na motungata na ihenya.

Ũhoro wa Huduma Mashinani Outreach, nĩ ũhoro ũrehetwo nĩ thirikari ĩkĩgeria gũteithia andũ oothe kana ĩkĩgeria gũtwarĩra motungata ma gĩthirikari kũrĩ andũ oothe. Wa mbere makoragwo magĩũka gĩcagi-inĩ, ona thoko-inĩ makahota gũkinyĩra andũ akũrũ, atumia arĩa marĩ na ciana, andũ a bonda bonda, ona onjoria arĩa marendia thoko-inĩ, nĩgũkorwo andũ aya hihi matikoragwo na mahinda. Ũndũ ũngĩ nĩmateithagia andũ kũgĩa na motungata ma gĩthirikari ta kũgĩa maratathi, ta ibandĩ, woi wa ibandĩ, good conduct, motungata mangĩ, nĩ ta woi wa KRA PIN, NSSF kana ciũrĩa iria andũ aya mangĩhota gũkorwo nacio cia woi wa HELB, aah ũhoro ũyũ nĩũnyihĩtie mahũthĩro ma gũthi, gũka nginya Nairobi kũrĩa obici kana mataũnĩ-inĩ harĩa obici cia Huduma ikoragwo, na wa kerĩ, nĩĩhotagithia gũkinyanĩria motungata ma gĩthirikari kũrĩ andũ othe.

Wĩigithia wa mbeca wa atumia, nĩ ũndũ ũteithagia atumia na njĩra nene, tondũ nĩ ũmahotithagia kuoya rũni, na makahota kũhingũra biacara. Wakerĩ nĩ ĩmahotithagia kũmenya maũndũ ta ũrĩmi, kana ũtumi wa nguo, mbeca icio nĩ cimahotithagia makahota kũmenya maũndũ ta mau. Ona rĩngĩ mbeca icio nĩ cimahotithagia, gũteithania hĩndĩ ya ndwari, gĩkuũ na hĩndĩ ũmwe wao agĩa mwana. Kĩgĩna kĩnini kĩa mbeca icio nĩ cimateithagia hihi makahota kũneana gĩcunjĩ kĩnini mahinda-inĩ ta macio.

Kambuni ya mbere ĩrĩa ĩteithagia ũrĩmi rũhĩa-inĩ rũrũ rwitũ rwa Africa, nĩ kambuni ya Sea water, kambuni ĩno iheanaga greenhouse irĩa cirathiĩ na mbere cihotithĩtio na hinya coora aah bũrũri-inĩ wa Somali ũrĩa tũwĩ nĩ werũ-inĩ, ĩgacenjia kuuma werũ-inĩ ũgatuĩka bũrũri ũrĩrutaga irio na njira njega. Wa kerĩ, nĩ kambuni ya One Acre Fund, nĩ kambuni ĩkoragwo Kenya ,ĩheanaga ũbundithia wa ũrĩmi kana kĩrĩa mũrĩmi angĩhanda na hihi ĩgateithia mũrĩmi kwendia indo icio cia mũgũnda. Kambuni ĩngĩ nĩ Honey Care, ĩkoragwo bũrũrĩ inĩ wa Tanzania, Kenya na South Sudan, ĩbundithagia andũ ũhoro wa wĩigi wa njũkĩ ĩgacoka ĩkamahe kũrĩa mekwendia.

Andũ mathekanagia macemania, nĩ ũndũ wa kũririkana tũrũgano twa hau kabere. Wa keerĩ nĩ maririkanaga, nĩ mathekanagia nĩ ũndũ wa kĩririkano kana makĩririkana maũndũ marĩa mekaga o hau kabere, na hihi magĩthondeka iririkano ingĩ.

Maũndũ ngũrani nĩ mahotithagia mbũri gũikara, gũikara mĩena ĩrĩa ĩtarĩ na mbura. Wa mbere mbũri nĩ cirĩaga nyeki nyũmũ ĩrĩa ĩkoragũo kũndũ kũu gũtarĩ na mbura mũno. Mbũri nĩ cibataraga tũmaaĩ tũnini. Mbũri nĩ cihotaga gũthii kahinda karaya citekũhota gũbatara maaĩ kana kũnyua maaĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ ngothi, ngothi ya mbũri nĩ hotaga gũikara na kũndũ kũu gũtarĩ na maaĩ, kana ngothi yayo rĩ nĩ mĩhotithagia gũikara kũndũ kũu gũtarĩ na riũa, kana ũrugarĩ mũingĩ. Ũndũ ũngĩ wa mũico nĩ cithiaga kwĩyethera irio na nĩ cihotaga gũthii kahinda karaya kwĩyethera irio.